Gima timre kae aneno ka miyoni oting'o alot. To chalni opidho alotgi newach aneno ka enie puodho. Aneno alotgo epuodho chalni nobiro kawo mathis modhi tedo. To gima ber gi pidho alot en nia, kipidho alot to ok inya nindo kech newach kionge gir chamo ti dhi adhia epuodho ti ikawo alot ing'wedo alot to emi idhi tichwako tichamo koro ng'ato ok nya nindo kech. To be inya kawo ti usogi luregi hero ng'ato kaka aneno kaa miyoni opidho alot mang'eny puodhoneni chalni duong'.Koro chalni en ousenegaji. Ji biro ng'wedo to ousonegi. Ouso kata prariyo, pradek to oyudo pesa. Pesa moyudono onya timogo gimoro newach ok dang' onyiew alot en to en galot onyiewogo kata nyanya koonge kata pesano koketo maber oyawogo ohala newach alotgegi aneno kagin alot monyak maber kata onya usone otende madongo dongo to miye.

Gini en mogo, mogo nigi nengo ne aluora nikech niya: mogo itiyo go tedo kuon, mogo itiyo go tedo nyuka, to mogo be inyalo tigo tedo chapat. To aneno ka mae nya bet mok kuon marachar onya bedo monyiew cha. Ntie mok kuon marachar minyiewe duka to ntie mok mogo moreg mar bel ntie ma bando nyamula ntie mar kal to ntie oduma moriw gi bel . Ng'ano en ok ocham oduma marachar en koro oriwariwa gi bel, to dhi bedo dhi bet rabuor. To ntie be maratong' nyamula, en ga mogo mamit ahinya ng'ato nya riwo nya ruwo go kata nyuka to mok chapat mok chapat en moro mayom cha. To en ga nengo aluorana nikech niya, mogo itiyo go e tedo kuon, de onge mogo de ok wacham kuon, mogo emwatiyo go kuom tedo kuon to kuon miyo jiii teko. Kuon dhano onego cham kuon kata pile pile newach kuon ema medo dhano teko de onge kuon de jii nyap.

Gima biro epacha ka anono tijni tijni en mar japuonj to aneno ka nyithindogi gin gi shida. Moro aneno kaa moko aneno ka orwako angolo chalni ok gi nya neno. Moro be chalni en gii ok onyal wuotho maonge kede moting'ono. To moro aneno be ka ma nyadundono nigi shida edende. Koro magi chalni gin nyithindo maa nigi shida koro gin gi skundgi. Tinde piny olokore nyithindo manigi shida ka nyithindo ma ok nen ma muofu nigi skundgi to be nitie kaka gi nya somo ok kaka chon. To nyithindo ma ok wuoth be nyithindo maok wuo momo nigi skundgi. Nitie kaka tinde olos gik moko owilore chon dong' nok gisomga niwach ki in muofu tidong' adong'a dala tinde gi somo ma ginya tiyo gi nya timo gimoro amora tinde tekni gin gi gik moko ma dwarre. Kasto be tijni en tich moro maber ahinya ne wach miyoni chalni osomo tijni newacha ng'at ma ok osomo tijni ok dang' titijni.

Aneno ka mae nyanya to aneno alot moro ebathe kanyo. Chiemoni anyalo lose niya, anya chiele gi kitungu kasto aketo nyanya kata ka jok moko ohero ga moket kitungu kamani koro luwore gi kaka ng'ato dwaro. Anto anyalo lose gi kitungu gi nyanya to aole mo to aket alot to achiel achiela mamit. Kata jok moko ohero ni gichuak a lot komondi e koka gichielo. Jok moko newach gineno ga ni alot tek kata ni alotno en majan ahinya koro gidwaroga ni alot olokre. Oa e majan odhi e nini moro. Koro ka gisechuake to gichielo achiela, ginya yiero ni gichame kochuake kamano gikete chumbi be bedo abeda alot mamit. To alot en chiemo moro maber newach okonyo gik mang'eny edel, gik mang'eny ahinya. Alot konyo ng'ato mondo kik oyud tuo moro.

E tijni en tich mar japur to gige madwarore e tijni en ojala, jembe, kwer. Japur ok dang' kos jembe ni en samo dwa pur ekoka odhi kwayo jembe mano ok nyalre. Japur nyaka bed gi jembe ne enowuon to nyako bed gi jembe mokadho ariyo newach ok dang' obed ni en gi jembe achiel to en gi puodho maduong' ma opithe kaka aneno miyo ni , miyo ni chal ni nopidho alot to alot go osenyak maber koro nodhi golo gi . Taneno ka alot gi onyak maber, chal ni nopitho maber to nopitho ka koth chwe. Bing'eyo ni ka japur opitho sama koth chwe to olemo mopidho ni nyak maber ma wuok maber to kodhi golo , dhi dhi miye pesa kodhi mouso dhi miye pesa kata en owuon onya chamo gi. Koro emomiyo japur nyaka bed ng'at moro mong'eyo ni samo pithe ok ni opitho sama piny otwo kasto gik mopidho two tee ok twi.

Gi ma biro e pacha ka aneno tijni en ni ya, jalni aneno ka en e nam chal ni ne obiro lupo. Mae en jalupo, jalupo en ng'ama mako rech e nam , omako omena, en ema ongeyo kaka onya mako rech , onya mako rech kata gi olou kata onya donjo e nam to omako gi nanga. To aneno ga ka jok mangeny ohero mako gi olou. Ka giseketo onias e dho oluo to gi bayo ,onias en chiemb rech. Koo saa ma gi soyo onais e i olou to gi bayo e i nam, rech dhi biro to chamo kasto gi dhi ywayo olou to kamano e kaka gi yudo rech. Tij ni en ga tich moro ma ji oluoro nikech ni ya, ngato nya thoo e nam kata onya dhi kode ema omiyo ji ok ohero ga tijni. To ji ohero tijni jok moko ohero ne wach rech gi yudo rech, rech en chiemo gi nya kata uso.

Kaka anya puonjo ngato mondo oti tij ni, ma en tij japur to japur ni aneno ka opidho alot. alot ni oloth ma ber chal ni ne opidho gi ka koth chwe ne wach aneno ka gin majan moro ma ber cha ok gin rabuor. To tijni ng'ato onego oti anya puonjo ng'ato mondo oti ni ya japur en ng'at moro ma onego obed ni ong'eyo ni opuro kata opitho saa ma koth chwe ok ni opitho saa ma piny otwo.Ng'ato ka opitho saa ma piny otwo gik ma opidho gi kata olemo ma opidho go dhi wang' tee onge ma dhi nyak .To ,to kasto onego obed gi jembe, kwer, ojala, ok ni ng'ato en japur to osiko okwayo kwer ni oonge kwer. Nyaka obed kata gi kwer ariyo mar doyo puodho gi ojala mar tong'o gik m ok dware e puodho. Ok ni en saa ma odwa dhi e puodho e koka okwecho, okwayo jji to be nyaka obed ng'at moro ma ongeyo ngiyo ka gik ma opidho twi ma ber ok ni en ok odhi kata mondo ong'i.

Tijni en tich mar jauso aneno ka kae iuso nyanya, iuso rabolo, to aneno maembe. Chalni kae en kar uso gik gik tedo gi gik ma ngato nya chamo. To aneno ka nyanya okik kae ,nyanya ma ochiek gi nyanya ma ok ochiek. To tijni oselokore bang kinde nikech ni ya, chon ji ne ok us ga kata nyanya, tinde ema aneno ka ji uso nyanya, chon jo chon ne pidho nyanya ne gi pidho rabolo. Tinde ema olokre gi uso nyanya , gi uso rabolo, to ma gi gik ma chon ne ipidho. To be jauso bet be uso gi e bei moro ma tek, rabolo achiel siling apar, nyanya achiel siling apar. To chon ji ne dhi adhiya to kwayo ngato ma opidho nyanya to imiye nono. To saa ni ok inya yudo ngato ma miyo nyawad gi nyanya nono, kata rabolo.

Mae aneno ka mae en japuonj maduong' mar kanisa. Jayalo maduong'. To aneno ka orwako lep lep biro, lep chung' e altar. To aneno be ka orwako rozari. To japuonj ni chalni en gi misa. To ka, ka en gi mkis magi e lewni morwako. To gima okonyo e alworana en niya olemo ne ji, kata oteloneji nyasi ka ng'ato otho, kata ka ng'ato nigi arus. En ema odhi to oriwo gi. Kata sama ng'ato otho tiike, en ema osomo ne ng'at ma otho no misa, e koka oike. Kata rapar.

Tijni ni kod nengo e aluora nikech ni ya, ma en tich japur to aneno ka gin ji adek. Achiel chal ni ngwedo alot to achiel chal ni kiro ne alode go pi. To tijni ni gi kod nengo nikech ni ya, saa ma japur opitho ka mae to olemo ma opidho nyak ma ber kata alot ma opidho owuok ma ber ok onya nindo kech. Japur sama onge gir chamo odhi e puodho to ongwedo lot ma this to obiro ochwako to ochamo ne wach ok dang ibet gi alot e puodho to inindo kech kata iriyo kech, mano ok nyalre. Kasto be gike ka onyak ma ber kata olemo ka onyak ma ber onya golo to otelo otero e chiro to ouso ne ji to oyudo pesa. Pesa ma oyudo no onya tiyo go e gik moko kaka nyiewo gik duka kata yawo ohala, ohala mar uso gik duka kata chiemo. To be saa ma olemo olembe ma pidho onyak ma ber miye mor ma ngeny odhi mbele gi pitho.